Ore taa enikunari enasiai, ingasa aitobir olchamba lino nipik irmongi miremo paitumoki taaduo aikara ore pindip aikara nibukoku enkare oladuo shamba lini paibukoki mposho nebuku kuna poosho inonok ore ake peaku tayari enoshi kata eoto nibaraka akesu ninya arashu nilo na amir.

Ore naa enaloito dukuya tene naa enidolita naa olchamba lorpaek ele oidipaki aatekes neeku etoito naaduo mmea orpaek ee nepiki naa nkishu pee etumoki aatarr olchamba egirai naa aanyu enchan pee igili naa aitayarisha aigil airem irkulie.

Ore naa kuna nidolta tene naa intokitin naaji njugu enkabila endaa naa akanyorr nanu naleng' amu ore naaji ena daa naa endaa nikiponiki nguvu naji proteins naa ore sii naa keshet osesen naleng', ore enkae toki naa ekepon sii ena toki nguvu oltung'ani.

Ore taa enaloito dukuya tenapisha naa eyiarare orgali intumia enkima orkeek, ore naa eniko oltung'ani pee eyiolou ena siai naa indim ake sii aing'ura oltung'ani oyiolo egira aas bas nitumoki taa ashomo anoto ina ng'eno mee lasima pee ilo oltung'ani darasa ashu sukuul aton aisum.

Ore naa enagira aasa tene naa etii kulo tung'anak okuni ormusungui o entasat nabo olikae tasat ake sininye orok ore naa enaloito dukuya egira kulo tung'anak aapuo aing'uraa kuna maua ee naatoiutuo kuna aitubulu naatuunoki keeta naa maua tenidimi aapuo aatimirr iropiyiani sidan naleng.

Endaa naa najo irmaasai ena nkuashen orkokoyo ore naa eninko enilo aitobirr naa ore enoshi kata indipa ainyiang'u nkuashen inonok arashuu intawuo tolchamba niisuj aisuju duo olchafu aa enterit taa basi paa ipik taaduo enkare emoti paa intadoiki kuna kuashen inonok nincho itokitok pii meteyiarata kuna kuashen mpaka neoku basi neeku tayari endaa ino, nilo aiserve ninya kake minya taa erok amu akakigorr.

Ore taa entoki nagira aasa tene etii cassava nataguataki esidai nepiki atua emoti natii enkare ee endaa naa ena naitobiritai pee etumoki naa ashomo ayiara pee etmokini naa ainasa enoshi kata eeo.

Eramatare naa oo motonyik naloito dukuya tena pisha olee ore enikunari ena siai tenkop ang' naa ilo ake aitobirr enkiti aji sidai nijio ena paa itumoki taaduo tnakata aitamana emabati ning'as aik penyo pee meeku enoshi nabaiki nguesin nijio ildiain arashu ilaisuriak amu kepuo naa aidaikie kuna motonyik nelo olaramatani asara sapuk naleng'.

Ore naa enaloito dukuya tene naa eunore etii ele kijanai oishopito naa gloves kuna naapuo apuo aaramat enkaina pee metumoki irkiku arashu enterit atijing'a ainyiala naa etuturo ake enkumoto neeku naa etaa ekegira alo aitadoiki ena kaitubulu nanapita.